kiy neagere engyu kegure bajia, Ko olekichoptoi ni kouni, netai koichey viasik akirar, Yekairar viasikchotok itil viasichotok ipcheune komong' che cycle then inde mwaitan ingwek maa akirong'chi viasichotok kepcheune komengechitu maa.

Inoe ngo en yu agotinye kamanut ocho? Eng yu ko mange chi eng kainet lagini biichagere eng yu ko chepiosok ak boiyot ne tagu che kagoba kenyisiek kwak ak ki tinye icheget kamanut ocho? Kamanut ne tinyei biichu ko konetech olekiyoito boisionik anan ko olegiyoito biik che kipo keny boisionik kwai.